Kararan mising' ngonai murenik ak tibiik koboishe anyun kwenik kochop omitwok amun inyoru akot murenik chechang' mising' eng' kasarta nebo raini kotomo akot konai kochop omitwok ngokakiboishe kwenik anan ko gasit ko cham anyun inyoru biko cheingen kochop kityo omitwok mising' ko chepyosok ak tibiik ko nito koibu akot amun milait nenyo nebo kutitab kalenjin biko chechang' komwoei kole murenik komanyoljin koba icheget jikoni ko cham inyoru akot murenik kokakoba icheget taonishek ako mamito ak sistainik kwach anan mamainik kwach anan ko chepyosok kwach ko cham icheget mising' kobendi hotelishek chelekiten asikwomis amun moingen kolal maat anan kochop omitwokik choto

Apit anyun natinye nemi simenyu ako cham aolee tukuk mising' ko nekikure anyun kilimall ko anyun apit nito ko cham kokono tukuk chaole chemi beit nemi ng'weny mising' ko tukuk anyun chuto ko cheu frijit anan ko sapurionik chebo kot anan ko akot kapetit nebo kot kocham aolee beit nemi ng'weny mising' kocham achome apit nito mising' amu kora kocham akot ngimoche keibun tukuchuto keal ko much imwaite akeibun tukuchuto akoi kurgat ole imenye melin mikoi iwe akoi oloto asiibu ko noto koyoi isepen chepkondok chechang' mising'

Miten anyun oratinwek chechang mising chemuch iboishe chito ii kobotindet anyun nepo ripset ap tuka chepo kipkaa ko anyun ko asinyoru tuka chechang mising ako mising kot kochepo kipkaa kocham anyun ko iwale tuka icheng'e kirukik cheu chepo anyun ngele akot ngokapunu olinpo highland komuch iipu akot kopwa akiwal anyun ak chepo kipkaa asikopwa tuka chetofauti ko anyun nito ko oret nepo tai nepo oeng kora ko much ialchi chito anyun amitwok ko ngealchi amitwok konito kokoini tuka anyun chokchinet koet mising akokora komito omitwokik chekekoini cheyoei kosikis tuka akinam motunwek eng chokchinet

Somanet kepoishe anyun sokat ko eng kokwetnyu ane ko akere ale kiy nekorom mising ngap imukosket lakini korom amun inyoru kou kokwet nopunu ane kocham mising kot komamito akot sitimet konito ko chongianchini akot asikomaimukaske ng'alek ap somanet nepo oeng kora koinyoru sikiik chechang komatinyei simeshek anan ko laptopishek chemuch keboishe asikenet lakochuto akot nengalale ng'alek ap sokat konito ko changamoto chenyoru lakok mising ngepa ng'alek ap somanet kepoishe sokat ko ndaimukosket akochop serikali kokoch piko sitimok akot cheu lakok kekoch laptopishek asikosomone komukosket ng'alek ap somanet keboishe sokat

Beyond zero campaign nekitou anyun kwondo nepo Uhuru Kenyatta nito kekure Margret Kenyatta koinendet anyun kokitoi nito po beyond zero campaign ako nito kikitoret chepyosok chekimonokotin mising ako nito kokeinyoru mito akot karishek chekeboishe kependi akot kokwonik cheloen mising Ako yuto kokimuchi ketoret piko chekimaimuchi koit akot hospitalishek eng chokchinet konotok kokisoru anyun sopet ap mamaishek ak lakok chetomokesich eng moet amu yuto kokiki much kosor anyun daktarisiek chekikapa oloto akosor lakwet eng moet asimamechi moet

Cham anyun murenik che chang' missing ko macheng'e taretet eng' sipitalishek che terterchin. Ko anyun nitok ko research agot ne kikeyai eng' emet ko mugul ako tagu kole en ematunwek che chang' missing' ko murenik ko mapendi agot ko nyu ko cheng'e taretet eng' kanyaiset, ko nito anyun ko mita oratinwek che chang' che yae murenichutok asimapa agot icheget ko nyu ko cheng' anyun taretet ko anyun ne tai ko murenik che chang' ko tu ko rupei anyun mila chepo keny che cham kemwae kelen murenik ko kimen ako icheget ko muitain ko nitok korupe murenik che chang' ako ndamiansa icheget ko kere kole kimen ako maame ki, lakini eng' mwishowe ko inyoru kopare korokwek icheget.

Eng' ng'alekab sodek anyun chekichobe anyun kapkokakola ko mito anyun taipishek chechang' mising' ko anyun inyoru nitoni kikure Fanta orange kotinyei anyun terchinet neo mising' ak sodeshek chutokchu alak ko anyun inyoru nito bo Fanta orange kotinyei anyun onyinyindo neo mising' amun icheket kokikichobe machungwek akende sikarok chechang' mising' ako kora tinyei kalait nekararan mising' ko inyoru terchinsot ak chetos amu neu akot anyun stoney ko cham akot ngiyee ikose kong'wan mising' akot ngoneu akot Coca-Cola inendet kokikinyit gasit noto nebo carbon dioxide

Chikilet nebo kamet ak lakwet nemi moet ko kii nebo komonut mising' ako kii nekararan koyai anyun mamait amu nito anyun ngwo kamet sipitali akechikil inendet asikero lakwet nemi moet ko yuto anyun konoei daktari akot tukyekatepto lakwet eng' moet akonai ngomi lakwet komye anan ngomami komye ko yuto anyun ko ndainyoru akot daktarishek chechang' ko kosei anyun biretab muguleldo nebo lakwet asikonai ngobirei muguleldoab lakwanito anan komabirei komye ko yuto kekoini anyun mamait arorutik cheimuch koboishe inendet asikonyo akoyoit lakwanito komyee

Musoknotet anyun ne kikoip mpesa ko chang' missing' melen kotyo kinem chepkondok ak kekonor, ak kende. Amun mita kora anyun oratinwek che chang' missing' che much kepaishe. Mita agot kora konoretap chepkondok kou anyun mshwari ko yutok eng' mshwari ko much ikonor chepkondokuk eng' araweshek che imakchinigei kotepisa eng' orit ako yutok ngikonor eng' araweshek che chang' ko agot kora ngisam chepkondok en mshwari initok kekonik chepkondok eng' chang'inda. Ma u chito ne toma koyat mshwari oko mache kosam chepkondok. Ko yotok ko makikachin chichotok toma koyat. Ko kaiyat kekonin chepkondok eng' chakchinet.

Mike sonko ko inendet anyun ko nekasat mising' ako inendet ko ki governor nekibo Nairobi county ko anyun inendet ko ki chi nekitoreti biik mising' amu ngikas biko komwoei akobo tuguk chekikoyai anyun inendet kochang' mising' inyoru akikose kora ile kiinendet ko biko chekimainuchigei kokichenyei icheget akomut akot koba ole kitorete icheget neu children's home asiketoret lakwet ko kora kokiinendet kokingonyor biko chemaimuchigei kora kocham koalchini akot icheget omitwok anan kokoch akot tugun cheu ngoroik asikolach icheget kokirindaegei koristo